ore erematare osinkir teyieuji namanya ,ashu aa tenkop natii ,naa kegol amu meeti iltungana onya sikir emurua natii , niaku ore enkilepunoto ina biashara na kejo agol tenkaraki iltungana onyaa isinkir ilkuti.